Ng'ato mondo otim tijni mar pidho dhok, nyaka obed gi kund dhok. Kund dhok en kuma dhok ninde, kuma dhok nyalo yueye gotieno. Niwach dhok ok dang' nind oko gotieno. Ondiek nyalo biro kata jakuo nyalo biro makwalgi. To ng'ato be nyaka bed gi jakwath, jakwath en ng'at matero dhok modho, ng'at makwayogi, ng'iyo mondo gichiem maber, ee mago.

Chiemo ni en ring'o, onya bedo ni en ring dhiang, en ring diel, en ring rombo. Ng'ato nya chamo ring'o onya chwako, onya tholo ,onya bulo tholo kata bulo , onya chielo mondo ochame achama kamano kata onya chwako to ochame kosekete e chumbi to be ng'ato nya bulo ochame achama kamano.